Ũrĩmi wa ũmenyereru nĩ mwega mũno tondũ, nĩ ũnyihagia ũkĩa na njĩra nene, tondũ rĩrĩa mũrarĩma indo rĩrĩa ibatie kũrĩmwo, ũguo nĩ kuuga atĩ ng'aragu ndĩgathira, na gũtirĩ hĩndĩ atĩ ũkarĩma kĩndũ na kĩage gũkũra tondũ nĩ kĩrarĩmwo ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, na koguo ũrĩmi wa ũmenyereru, ũguo nĩ kuuga atĩ, atĩ o ihinda o ihinda nĩ ũrahanda kĩrĩa gĩbatiĩ kũhandwo ihinda rĩu, na koguo rĩrĩa ũreka ũguo, nĩ kuuga okorwo ihinda rĩu ũrahanda mboco na nĩ rĩo rĩhandagwo mboco, ũguo nĩ kuuga atĩ mboco icio nĩ igũkũra wega, mboco icio itigũthũka, gũtingĩthiĩ ũndũ ciũme, tondũ nĩ ũramenya ihinda rĩu nĩrĩo rĩbatie na gũtirĩ maũndũ maingĩ cigũtũngana namo kana mĩhĩnga cigũtũnga nayo rĩrĩa ciramera, koguo ũgakora ũndũ ũcio nĩ ihinda rĩu wahanda mboco icio nĩ igũkũra na cikũre ciĩna magetha maingĩ, na magetha makĩingĩha, ũkĩa nĩ wagĩthira, kana okorwo nĩ nĩ irio icio cirendio cirendio na raithi, na mbei ya raithi tondũ kwĩna wũingĩ wacio, koguo gũtirĩ mũndũ ũkũigwa ng'aragu thĩinĩ wa barũri ta onokorwo kwĩna arĩa matarĩ mbeca thĩinĩ wa bũrũri arĩa arĩrĩre mũno, nĩ ũgũkora atĩ no maheo, no magũrĩrwo nĩ thirikari mathiĩ makaheo burĩ tondũ ciĩ ho.

Ũrĩmi ũtarĩ wa gũcimba mũgũnda nĩ wonekaga kaingĩ kũrĩa mĩena ĩno ya mathai-inĩ tondũ kũu nĩ kuo me mĩgũnda mĩnene, mĩgũnda ĩrĩa matangĩhota gũcimba tondũ nĩ mĩnene mũno, nĩ ũgũkora atĩ mũmathai ena mũgũnda ĩĩka ngiri ĩmwe na arenda kũhanda mbembe, na nĩ ũrakĩmenya kũu nĩ gũkoragwo gwĩ kũũmũ mũno, na koguo ona mbembe iria mangĩhanda, ona matihandaga mbembe cia gũkũra na ihinda rĩa mweri ũmwe kana ĩrĩ ta gũkũ gũkũ mwena wa gatagatĩ ga bũrũri. Ũkoraga kũũrĩa mbembe iria cingĩhandwo no cia kuuma mĩeri ĩtandatũ gũthiĩ na rũgongo. Naguo ũguo tondũ wa mĩgũnda ĩyo gũkorwo ĩ mĩnene ũguo, na no mbembe cirahandwo na matingĩkĩhota kũrehe tũragita tũcimbe mĩgũnda ĩyo, nĩũrĩa ĩ mĩũmũ na nĩ mĩnene, koguo matirĩmaga mũgũnda, mathiaga matemete marima, magatema marima makĩhandaga mbembe. Wega wa kuo nĩ atĩ, mbembe icio cia kũra, ria rĩu rĩa kũu kana ria rĩa mĩena ĩyo rĩtinenehaga gũkĩra mbembe, na koguo mbembe ciakũra nĩ ũguo, okorwo nĩ ihinda rĩa mbũri rĩa mbura ũgakora mbembe icio nĩ ciakũra, na tondũ ria rĩu rĩtikũraiha, mbembe icio igakũra na igeka wega, no nacio irakũra gwa kahinda karaihu mũno, irakũra gwa mĩeri ĩnana kana ũgakora irakũra gwa ihinda rĩa mĩeri ĩtandatũ, koguo mahandaga mbembe icio rita rĩmwe he mwaka, ũguo no njuge ũrĩmi ũcio nĩ ũrĩmi ũngĩcangĩra ũkĩa gũkũ bũrũri-inĩ.

Mai ma ngũkũ nĩmo tũhũthagĩra kũrĩma waru, mboco, mbembe, rĩmwe tondũ rĩrĩa wekĩra thumu ũcio kũrĩa mũgũnda nĩ ũtũmaga mbegũ ciaku citigabuthe, na koguo ũgakora atĩ okorwo nĩ kĩndũ ta mbembe ũngĩkĩra thumu ũngĩ thumu mũnyitanu, nĩũgũkora cigĩbutha, no wekĩra thumu wa ngũkũ tondũ nĩguo ũtakĩrĩ mũigũ mũno, na ti mũrũrũ mũno nĩ mũhũthũ, ũgakora tĩ mbembe icio nĩ irakũra wega na wĩna indo iria cirabatarĩkana nĩgetha mĩmera ĩyo ĩkũre. Koguo ũgakora atĩ, mai maya ma ngũkũ nĩũndũ wa ũguo me mahũthũ na nĩ momũ, nĩ ũrahota kũrĩma namo nginya handũ hanene ũkama ũkarĩma namo kũrĩa gĩcunjĩ kĩnene, tondũ nĩ marahota kũrĩmĩka kũrĩmĩkania, nĩ ũrahota gũita wega na na ũhũthũ, ũguo makahũthĩria mũrĩmi wĩra mũno na handũ hanene mũno, akorwo nĩ andũ auma andĩke aingĩ nĩũndũ wa gũkua thumu ũcio ũngĩ ũrĩa ũkoragwo wĩ mũritũ, ũgakora haha andĩka andũ anini kana mũndũ ũmwe tndũ thumu ũcio nĩ ũrahota kũrekania na nĩ ũrahota gũitĩka kũu mũgũnda wega na njĩra ya ũhũthũ makĩria. Ningĩ thumu wa ngũkũ nĩ wonekaga narua tondũ, gũtirĩ kũndũ andũ matarĩmaga ngũkũ, nĩũgũkora ta rĩu o mũciĩ o mũciĩ gĩcagi-inĩ kĩna ngũkũ, na koguo mena thumu wa ngũkũ mũingĩ mũno tondũ ngũkũ nĩ ikĩrĩ raithi kũrĩma.

Moritũ nĩ maingĩ mũno gwa kahinda gaka tondũ nĩũgũkora riũa nĩ rĩakanĩte mũno, mbura gũkũ ndĩrĩ ĩretĩkĩra kuura wega na koguo maĩ marĩa tũrakĩona ma kanjũ, nĩ ndahĩrĩire maĩ makũigana tondũ nĩndĩrona ta mangĩthiĩ ũguo ngore atĩ nĩ manyiha kana nĩ marora nginya thikũ ithatũ nginya thikũ inya na koguo no nginya ngorwo ndahĩrĩire maĩ na ngamaiga. Uhoro ũcio ũngĩ nĩ ũhoro wa rũkũngũ, nĩũndũ wa ũguo gũtakoretwo gũkiura wega, kwĩna rũkũngũ mũno, koguo ũgakora mbiacara-inĩ rũkũngũ nĩ rũraingĩra, indo cikagĩa gĩko. Koguo nĩ njoete ngagũra beni ngamĩkĩra harĩa mũrango-inĩ, rĩu ĩyo nĩyo ĩrahuruta, ĩkahuruta rũkũngũ na nja koguo gũtirĩ rũkũngũ rũngĩingĩra thĩinĩ wa nduka. Koguo ũgakora atĩ indo iria ndĩrendia nĩ indo njega, nĩndĩrendia ciĩna ciĩtheru, ndiraritũhĩrwo nĩ kũhura rũkũngũ, tondũ nĩ ngĩrũnyihĩtie na njĩra ĩyo ya kũhũthĩra beni. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ nĩ nyongereire mĩrango nduka-inĩ yakwa tondũ wa maandamano maya kana mĩrũrũngano ĩno ĩrathiĩ nambere gũkũ bũrũri-inĩ, andũ acio nĩ marathiĩ ũguo magoka magabunja nduka, na koguo nĩ nyongereire hinya mũrango wakwa, atĩ ona mangĩũka gũbunja atĩa, wakamũira marĩkĩtie gũbunja thigari nĩ cigũkorwo ciakinya. Mau nĩmo nĩ marĩa ma moritũ marĩa ndĩragerera gwa kahinda gaka, na nĩ njũi nĩ megũthira o narua.

Kwĩragwo atĩ rĩera itheru riumanaga na mĩtĩ, tondũ mĩtĩ nĩyo ĩrutaga rĩera rĩrĩa tũrahuhia, koguo rĩrĩa wahandanĩria irio na mĩtĩ, ũmenye mĩtĩ ĩno nĩ mĩnene na nĩ ĩgũkũra ĩna mahuti maingĩ, na mĩtĩ gũgĩtuĩkaga nĩ ĩhihagia, koguo mĩtĩ ĩhihagia rĩera rĩrĩa rĩũru rĩ rĩera-inĩ, ĩgacoka ĩkarekereria rĩera rĩrĩa rĩega rĩrĩa tũrahuhia, na rĩera rĩu rĩega nĩrĩo tũrabatara mũno, ithuĩ twĩ ta andũ nĩ ũndũ wa ũgima witũ mwega wa mwĩrĩ. Koguo ũgakora rĩrĩa mwahanda mĩtĩ mĩingĩ, rĩera nĩrĩrathera na mwakĩhandanĩria na irio, ona irio nĩ cirakĩoya itemi ota rĩrĩa rĩa mĩtĩ, na koguo ũgakora atĩ, ũgũkorwo mwĩna rĩera itheru mwĩna irio, kira kĩndũ gĩgakorwo gĩ sawa, na koguo kũhanda mĩtĩ mĩingĩ nĩ gwa bata mũno, na kũhandanĩria mĩtĩ na irio nĩ kũninaga ũkĩa na njĩra nene mũno, na ndwari iria ciumanaga na ũhoro wa rĩera, na koguo ũgakora nginya ona irio irĩa ũra ũra ũrakũria tondũ ciĩ rungu rwa mĩtĩ nĩ atĩ cirakũra ciĩ nyingĩ, kwa ũingĩ, tondũ nginya citingĩhotwo nĩ riũa kana ũthũkangia wa rĩera ũrĩa ũngiumana na riũa, na koguo ũgakora atĩ ũhoro ũyũ wa irio ũgakorwo nĩ mwega na nĩ mũingĩ na nĩ irakũra wega, nayo mĩtĩ ĩgagĩkorwo nayo no mũramĩgitĩra rĩrĩa mũrakĩrĩma hakuhĩ nayo tondũ nĩ.

Anake aya nĩ meyũkĩrĩirie mũno tondũ nĩ mahandĩte mĩanga mĩingĩ mũno mũno mũno, na ndirĩ ndona ũrĩmi toyũ wa mĩanga. Rĩu mĩanga ĩkĩhandagwo na njĩra ĩmwe tu, mwanga ndũrabatara ũkorwo wĩna mbegũ, ũrabatara o gũthiĩ mĩanga-inĩ ĩyo ĩngĩ wahandĩte nahau kabere, ũtinie tũmĩtĩ, ũtinie mĩtĩ ũmĩtinangie ũndũ ũgũthiĩ ũkĩmĩenjagĩra marima ũkĩhangagĩra ũguo ta igwa ũrĩa igwa ihandagwo, na koguo ũgakora atĩ mwanga watinia mũtĩ ũcio rĩrĩa wa wenjera irima iriku, irima rĩu ũrĩkĩre thumu, ũcoke ũrĩkĩre maĩ, nothecererie mũtĩ waku hau wa mwanga, mwanga ũcio no kwenderea ũkwendera na gũthundũka na koguo ũgakora gwa kahinda mĩanga yaku nĩ ĩiganire, nĩ ĩciaranire, nĩ ĩtambire, ũgakora atĩ mĩanga ĩyo nĩ mĩthaka mũno, na mũgũnda waku no gũkenga ũrakenga, na nĩ gũkena ũrakena nĩ gũkorwo wĩna mĩanga. Ningĩ rĩrĩa ũragĩthiĩ kũgetha, mwanga ndwendaga kwenjwo kana ndwenjagwo ta ngwaci, koguo ũkoraga mwanga ũcio ũrenda, ũrawenjera kuuma hanene hanene ũgoka ũkuhĩrĩirie mũtĩ o ũguo ũkĩroraga mwanga ũmenyereire nĩgetha ndũgateme mwanga ũcio, na koguo ũgakora atĩ nĩ waruta mwanga waku mwega, mwanga ũngĩthiĩ thoko wĩyendie tondũ timũtemateme na ndũngĩgĩthũka naihenya waga kũũtema. Koguo ũrĩmi wa mĩanga nĩ mũhũthũ mũno na nĩ mwega.

Ngarĩ nĩ nyau, nĩ mũthemba wa nyau iria tũkoragwo nacio gũkũ bũrũri-inĩ, na koguo nĩ ũkoraga atĩ ngarĩ, nĩ cionekaga kũrĩa ithaka-inĩ kana nyanjara-inĩ citũ cia nyamũ, kũrĩa agendi mathiaga gũciĩrorera, no rĩu thirikari nĩ ĩkoragwo ĩgĩcioete ĩgathiĩ ĩgacihingĩra kũrĩa Nairobi kũndũ gũtagwo animal orphanage, na rĩu ũgakora atĩ ngarĩ rĩrĩa ciahingĩrwo ũguo, andũ nĩ marathiĩ makarĩha mbeca makona, na koguo thirikari ĩgakorwo nĩ ĩrongania mbeca nĩ ũndũ wa andũ ũguo marathiĩ kwĩrorera ngarĩ, ageni a kuuma rũraya, mabũrũri marĩa mangĩ matũrigicĩirie, no na ithuĩ ene, nĩ tũrĩhaga tũthiĩ nĩgetha tuone ngarĩ, na koguo ngarĩ nĩ nyamũ ĩmwe ĩngĩkorwo ĩkĩrehe ĩrehaga mbeca mũno tondũ andũ nĩ mendete kũmĩona, tondũ kũrĩa mũtitũ-inĩ ngarĩ ti nyoneki nĩ ĩhithaga, ningĩ nĩ ndĩrona haha ngarĩ ĩno ĩigĩtwo hena rũgiri, tondũ nĩ wega mũgakĩgitĩra arĩa marathiĩ gũciona, ũguo rũgiri rũrũ nĩ rwa bata mũno, ngarĩ ĩno ndĩngĩhutia mũndũ, ndĩngĩ ndĩngĩ gũtirĩ ũndũ ĩngĩthiĩ yume hau ĩtuĩke atĩ nĩ ĩgũtihia mũndũ na koguo rũgiri rũu nĩ rwa bata mũno. Ningĩ nĩ ndĩrakiona ngarĩ ĩyo nĩ ĩigĩtwo handũ hatheru mũno, handũ hanene, na hena mũtĩ, tondũ ngarĩ nĩ ciũĩ kũhaica mĩtĩ, nĩũkoraga atĩ yahamba mũtĩ-inĩ ũcio nĩ yathiĩ hau nĩgetha ĩgĩtire kana ĩkĩnore ndwara ciayo nĩgetha ĩhote gũikara ĩ sawa.

Matangatho nĩ mabata mũno tondũ nĩmo matũmenyithagia maũndũ marĩa marathiĩ na mbere, kũrĩa gũkuhĩna ithuĩ, kũrĩa gũtũkuhĩrĩirie na kana nginya kũrĩa kũnene, bũrũri wothe kana thĩ ng'ima nĩũkuona matangazo nomenye ũrĩa kũrathiĩ, na koguo matangatho nĩ mabata mũno. Matangatho maya nĩ marehaga maũndũ maingĩ tondũ nĩ ũgũkora nĩ mararehe ũhoro wa ũrĩmi, nĩ mararehe ũhoro wa ing'ũki koguo ko ndũkũmenyaga atĩ kwĩna kĩng'ũki ũkamenya kwĩna kĩng'ũki kũgerera matangatho, tondũ kwĩ mũndũ ũthire oya ũhoro ũcio, oka gũtangathĩra harĩa tibi-inĩ nĩguo ũkĩmenye na wũikare wĩna ũmenyo wa atĩ ũndũ ũcio nĩ ũrathiĩ na mbere. Okorwo nĩ ing'ũki ũkamenya nĩ irathiĩ nambere kwa njĩra ya raithi, na koguo ũgakora atĩ, ũndũ ũyũ wa matangatho nĩ ũteithĩtie nginya mĩciĩ ya andũ, tondũ kwĩ andũ mangĩthiĩ ũguo okorwo gũtirĩ matangatho andũ acio makiranĩire ki ta maĩ, na koguo ũgakora atĩ matangatho maya nĩ maratũma andũ mahote kwaranĩria na kwaranĩria nĩkuo kwendana. Ningĩ matangatho maya nĩ ndĩrona mararĩrĩria ũhoro wa magoti, na koguo ũgakora atĩ, magoti nĩ mega mũno tondũ nĩmo mahotaga gũtũtuithanĩria macira marĩa twĩnamo, ngũĩ iria twĩnacio gatagatĩ ka matũũra, ngũĩ iria twĩnacio gatagatĩ ka andũ na thirikari, ta rĩu gwa thaa ici kwĩna ngũĩ cia gatagatĩ ka Gen Z na thirikari, na koguo ũndũ ũcio ũtangĩtuithanio nĩ igoti, gũtirĩ kĩhonia tũrĩona na koguo ũhoro ũcio wa maandamano maya tũrona.

Rũrĩrĩ-inĩ rwakwa kũhanda nyeni ti ũndũ mũritũ tondũ ũgũthiĩ harĩa nduka-inĩ, ũgũre mbegũ ciaku, ũke ũthondeke tuta, tondũ mbegũ cia nyeni cĩgũkorwo ciĩ nini no cihandirwo tuta-inĩ, ndũngĩthiĩ ũhandĩte mũgũnda-inĩ. Koguo ũgũthiĩ ũthondeke tuta yaku, ũmĩthondeke wega ũndũ, ũthondeke tĩri ũcio wega nĩgetha ũcoke wenje tũmĩtaro ũguo, ũhurahurie tũmĩtaro ũguo na kamũtĩ nĩgetha ũcoke wĩkĩre mbegũ icio hau, ũcihumbĩke na gatĩri kanini, nĩgetha ũcoke ũhumbĩre nyingĩ na rũthirũ, kana no ũhumbĩre na neti harĩa igũrũ nĩgetha ciĩtirie riũa wega, na koguo ũgakora rĩrĩa nyeni icio cia kũra hau, nĩguo ũgũcoka ũcioe rĩu ũcithamie kuuma harĩa tuta-inĩ nginya mũgũnda-inĩ. Nyeni tũkĩhandaga na marima tũtingĩhanda na mĩtaro, koguo ũgũthiĩ wenjete tũrima tũnini tũnini tũnini, ndũkenje tũrima tũriku mũno, nĩgetha ũtwĩkĩre thumu na ũtũitĩrĩrie maĩ, ũcoke ũrute nyeni ciaku harĩa tuta-inĩ, ũthiĩ ũgĩcihandaga kamwe gwa kamwe na ũkĩmenyerere mũno ndũgatune tondũ tũkoragwo twĩ tũnini mũno, nonginya ũtũhande wega tũrũngie, nĩgetha warĩkia kũhanda ũke wũitĩrĩrie maĩ na koguo nĩgetha cienderee na gũkũra, na cigĩitagĩrĩrio maĩ kĩroko na hwainĩ kĩroko na hwainĩ o mũthenya, nĩgetha ciikare ciĩ njega, ciĩ nduru, cihote kwĩyendia kũrĩa thoko.

Ũyũ nĩ mũthuri na mũtumia, nĩ maroneka marageria gũkĩria ng'ombe no ng'ombe ĩno nayo nĩ ĩrakĩoneka ĩhũtie, ndĩrĩga kũrĩa na koguo ndĩngĩhota nginya, ndĩrĩ na hinya ona mũnini nginya wa gũũkĩra, ona ndĩrarigwo marageria kũmĩũkĩria yakĩ na ndĩngĩhota gũũkĩra, ĩno ndĩngĩhota nginya kũrũgama, na koguo gũkũ nĩ mĩena ĩno ya bũrũri ĩrĩa ĩgũmagĩrwo nĩ ng'aragu nene mũno, tondũ ũngĩkĩona ng'ombe ĩno ĩigana ũguo nĩ kuonania atĩ ndĩrĩte gwa kahinda ka wiki ta ithatũ ũguo, na koguo ũgakora mĩena ĩno nĩ ĩkoragwo ĩgũmĩirwo nĩ ũkĩa mũno, tondũ rĩu ng'ombe teno yakua ũmenye ĩyo nĩ hathara, na angĩkorwo ng'ombe ĩhana ũũ nĩ kuonania nginya andũ aya megũkũ matirona irio cia kũigana nĩũndũ wa ũrĩa kũmire na riũa rĩrĩa rĩakanĩte gũkũ. Riũa gũkũ rĩakanaga, rĩgaakana ũũ atĩ ũrona nginya thĩ ĩgĩcaina nĩ ũndũ wa riũa, na nĩ gwakanaga riũa rĩnene mũno na rĩhiũ, rĩkomithia kira kĩndũ tondũ nĩ ũrakĩona gũkũ nginya mĩtĩ, nginya nyũmba ciao matingĩaka nyũmba cia mahiga kana mabati, nĩũndũ wa ũrugarĩ makaga tu na na ngiri, kũndũ gũkũ gũtiuraga gũtionekaga mbura rĩ ona rĩ na koguo nĩ kũmaga mũno, na guoka mbura gũkaga mbura ĩmwe tu na nĩ mbura nini, na koguo ũgakora nadũ aya nĩ magũmĩirwo nĩ ũkĩa mũno tondũ wa wagi wa mbura, nĩ makwaga irio kwaga mbura.

Mĩario ĩgiĩ ũndũirĩ nĩ ya bata mũno tondũ, nĩ ũkoraga andũ angĩ mũno matirĩ nomenyo wa ũhoro ũrĩa wahanĩkaga nakũu kabere, kana ũndũirĩ wao matiũĩ, na kwoguo ũgakora atĩ nĩ kũrabatara andũ makaranĩria ũhoro ũcio wa ũndũirĩ mũno, tondũ ũndũirĩ ndwandĩkagwo ibuku-inĩ, na kwoguo nonginya ũheyanwo kũgerera njĩra ya kanua, na ũndũirĩ nĩ mwega mũno to nĩ ũteithagia andũ matikagwe ndiro-inĩ iria matekwĩrĩgĩrĩire, kana matekũmenya, atĩ nomathiĩ ndĩro-inĩ, nĩkio ũkoraga atĩ andũ nĩ marathiĩ kũmatha ũgĩ wa ũndũirĩ, nĩgetha matigathiĩ njĩra ĩrĩa njũru, matigeke maũndũ ũrĩa matabatiĩ gwĩkwo thĩinĩ wa ũndũirĩ, na kwoguo nĩ nonginya mathiĩ makamathe ũhoro ũcio kuuma kũrĩa andũ arĩa maũĩ, andũ arĩa akũrũ, mĩario ĩno ĩgiĩ ũndũirĩnĩ yaragĩrĩrio kũndũ kũingĩ, to nĩ ũgũkora gũkũ intaneti-inĩ andũ makĩheyana ũhoro ũcio wa ũndũirĩ na nĩ marutaga wĩra mwega mũno, tondũ ũhoro ũcio nĩ ũtũteithagia ithuĩ kwanja ithuĩ andũ aya ethĩ, gũtirĩ ũndũ ona ũmwe tũĩ wĩgiĩ ũndũirĩ, na kwoguo nĩ tũrabatara tũkamenya, na tũkenjera ũhoro ũcio, nĩgetha tũũmenye tũtigathiĩ gwĩka maũndũ ũrĩa matabatiĩ gwĩkwo, matũrongorerie ndawari-inĩ, matũrongorerie mathĩna marĩa tũtaramenya, mathĩna marĩa tungĩahotire kweherera korwo nĩ twekire maũndũ ũrĩa mabatiĩ gwĩkwo, na kwoguo ũhoro ũyũ nĩ mwega mũno.

Rĩrĩa nyene ombire thĩ, nĩ akĩũmbire mũthuri nĩ akĩmũrehera mũtumia. Kana akĩmũmbĩra mũtumia. Na mũtumia ũyũ amũmbĩire nĩgetha, mendanage. Na nĩkĩo ũkoraga atĩ arũme nĩ maramũkĩra ngeithi cia atumia na kana ahiki, wega, ũndũ marenda mamaigue, mamahĩmbĩrĩe mamaigue wega. Tondũ, atumia nĩ andũ ega, nĩo matũciaragĩra, nĩo matũheaga ciana. Magatũrorera ciana ici ciitũ, ũrĩa cirakũra kuuma ci nyinyi ngina ciĩ nene. No mũndũrũme ũrĩa ũngĩ gũtirĩ ũndũ ta ũcio angĩgwĩkĩra. Kũguo mũndũrũme ũyũ ũngĩ no mũthimanire hinya. Mũthiĩ mũteithanie mawĩra nĩgetha mũgĩthũkũmĩre atumia anyu na ciana cianyu. No atumia aya, nĩo megũũka matũrugĩre thutha wa wauma wĩra, ũthi ũrũgĩrwo nĩ mũtumia, ũheeo irio, ũhiũhĩrio maaĩ wĩthambe. Wĩkĩrwo maũndũ mega mega. Yaani atumia matũĩkagĩra maũndũ mega. Na nĩkĩo wĩiguaga ona hena mũini ũinĩte, tondũ mũini ũyũ athiĩte kũũrĩa mwena wa Nyeri, akĩuga nĩ arĩrire mũno, tondũ athire, akĩrĩra nĩ ũndũ wa kwaga nyondo. Na augaga ũguo tondũ, nĩ akĩagire nyondo nũngarũ, irĩa cingĩhota kũmũiga haha cimũrute ihooru. Na kũguo akora atĩ mũndũ ũyũ nĩ atuĩkire na kĩeha, na akĩambia nginya kũrĩra. Kĩeha gĩgĩkĩra mũno akĩambia gũita maithori. Na ũguo ti wega no nginya mũndũ ethe mũtumia.